Ore ele oltungani naa endumo eti ewaak enye ake olengaji iningisho pee meiim inabaa naa kerayai aimaki endumo. Naa oletipat oleng' tenijing endumo ninjoo engiok ainingisho pee iyolo naigira aimaki

Ore entoki nalotu ndamunot ainet tenadol ena pisha naa enapa kata egirai aimonolize Kenya arashu egira Kenya aing'oru uhuru, neeku naa ina rishata ena tena pisha. Neeku naa ene maana oleng' tenetum iltung'anak uhuru tewue neba nee netii peyie easaki ate esiai.

Ore ena pisha naa enoo larikok le Kajiado, ake tii orgavanai, netii ospika le assembli orkulikai arikok. Nee ene maana ena pisha amu esidai enibung'a larikok nees esiai tenebo amu mitoki enyamali atii atua, neeku sidai enibung'a erikore nees esiai pookin tenebo neutaro.

Maiamini esiai e internet e sirkali pii katukul tenkaraki etaa kumok ilang'eni laa kiidim nepurroo imali ainei tina siai e internet neeku naa maiamini pii tenaashumaki sirkali iropiyiani ainei arashu imali ainei tencoto e internet, neeku elee maimini pii.